Ore enkoitoi e faro naa kajo nanu kelelek teneintumiyai abukokinye enkare tengaraki naa echiip nemegol sii oodo naa eitaji naa eloitaji empaamp anaa ke wueji nimanya aaku nkuti naudi iltupai naa ekilimit naa te siai elchamba lino amu elelek esapuk elchamba naa keitaji naa inakata iltupani kumok, naaku idol ajo ore oltupa naa kelo oltupa omumea nabo kakeore e faro naa keidim aijumulisha emukunta muuj neaku kebukokini enkare nejing emukunta nabo kata, naaku ore oltupa naa keshuk iltungana siadi amu mukunta oyeu iltupan oudi oitumiyai aabukokinye inkariak ilchambai, neaku kajo ore faro naa ninche naalelek ashu naaji atejo ninye sidai peitumiyai aabukokinye ilchambai inkare.

Ore nkiboorot naatipika serkali pee egilunore enterit pee meya enkare naa esiana; building gabions ashu enjetare oosoito toonkoitoi enkare peemitoki naa enkare aanap enkulukuoni ore ena shetare naa kibooyo enkulukuoni pee meya enkulukuoni metaa enkare ake naim Eunoto e cover pee eirudece siininye elototo enkare peemenap enkulukuoni tenesha Uni, ore piunisho oltungani tolchamba lino naa sidai tunimitur along olchamba kake piitur naa across pee menap enchan enkulukuoni

Ore imbaa nai nayeu ning'ore terishata naunieki imboosho, naa ore olairemono naa kiing'orr imbaa naapasha ore embae edukuya naa enchan ore ake paa erishata olarin sapuk nemesidai teunoto oombosho, amuu ore imboosho nemeyeu enchan sapuk arashu enkare sapuk. Ore erishata sidai naunieki imbooshoo naa erishata naa moderate enchan aa meisapuk nemee kiti katikati pee idim naa imboshoo aanoto enkolong' sapuk arashu erishata sidai nabulunyore imboosho, ore angae rishata sidai naah erishata enkijape ore imboshoo nemenyorr enkijape naah ore eunoto oombosho naa eisidae naai teneuni tereshita nemeesapuk enkijape aa iloshi apaitin aa olapata liare olapa leokuni olari naa inarishata oshi iteru olari neemesapuk enchan tina rishata. Ore embae euni naa naing'ori tee teunore ee eembosho naa rutuba sininye olchamba amuu ore pooki daa niun naa keyeu ake naa eisidai ake rotuba olchamba arashu enkulukuoni nigira aunie.

Ore inkomiyani naa kenyor engop orpurkel tenkaraki keeta ninje inkomiyani inkidimat naidim atamanyisho teina kop orpurkel Ore erhug oonkomiyani naa ninje itumia ashumie eilata naa ninje eitumia enaa en'daa enye terishata nemeeta en'daa nanya Ore eniare naa kiidim atotoni te temperatures less than 6 degrees aa taa enairobi ashu enairowua kake tenkop nairowua nemtii en'daa nA keidim sii aikosava enkare tooseseni lenye eimu eyara enkima ashu eyang'ita aa keeping ninje tesajata kitu oleng Ore eniruni naa keidim ninje atotoni torpukel lemetii en'daa amu ore naa ninche en'daa enye

Ore enkine ashu nkinejik, naa kepuku oleng, ashu kenyor inkinejik orpukel.te Kenya tenkaraki kenyor ewueji neirowua, te Kenya tenkaraki kesheita anaake, tenkaraki naa naa ore seseni lenye, menyor enkirowuaj. ore sii nkinejik naa, shrubs Enya ashu benek, neme kaisisis nkineji k ibenek oleng. ore nkinejik tenetum orpukel. lemetii nkujit netii benek. kenyorr ninche nkinejik ine amu enkirowuaj. ebukunore ninche nkinejik oleng. ore mbaya eaere. ore peenyor orpukel keeta entoki naji ki light iseneni lenye tenkaraki kidim aashom iwuejitin needo, ashu kidim naaji ai survive torpukel ashu kidim netum ninche enkare. nena benek nanya. ore sii nkinejik naa, kelelek eramatare oo nkinejik.te wueji nemetii enchan ashu orpukel. nemenya sii duo nkujit oleng.

Ore ele naa olee ogira aoku enkare toltap ashu enkare orpaipi neeta sii entoki naji moper ashu orkifagio oitukishoreki ashu oitukieki nkajijik ashu ojutieki nkajijik neeku aiteki ajo ore ele Lee naa kegira aoku enkare nalo aitukuyie enkaji enye naa enkare ormuseregi egira aoku metaa kidimayu

Ore ene naa kaidim atejo eh ore ena selenkei naa eh inkilanik egira aituku arashi irkarash uh kelelek uh ina biashara enkitukuore orkarash etii amu idol naa ajo aiukumok irkarayeni ashu aikumok aikumok eh intokiting nagira aitumia aitukie lelo karash neku kelelek aa ore ena selenkei naa biashara enkitukuore onkilanik etii amu ore nabo naidolta ajo kegira amonirr orkarasha laa loidipa aitukuo neeku kejo peiposhiposh neeku nidolta sii ajo ketii oltanki lenkare laa kelelek aninye egira aitumia apik apik enkare naa nagira aitumiyia nagira aitukuyie kulo karash ore kulo karash kulo karayeni kumok naa kelelek naa uh inkilanik napaasha natii amu iyiolo naa ajo mei meitushuli naa ore terishata enkitukuoto onkilani nemitushuli inkilanik amu kelelek etii naitayu orangi neku idolta ina kumoki orkarayeni uh kelelek uh ina egira aas ena selenkei neku enkitukuoto onkilanik etii ena.